Mokuongo, ka ng'ato da tiyo tij nyiedho dhiang' kamae, nyaka obed ng'ama ler ma lwetene be ler. Ng'ama orito lerne eka onyalo dhi onyiedh dhiang'. To sama ida nyiedho dhiang' mokuongo, nyaka itwe dhiang' mondo kik ochandi nikech kiweye kamano to onyalo gwei milwar piny. To kise tweye maber ma ineno ka ok ochapni kata ka ochapni onge gima onyalo timoni, ok onyal gwei, to sama id ida nyiedhe cha to inyi itiyo gi mo moro mitiyogo e nyiedho. Mono kisegwelo matin, to iwiro to inyiedho yiedha. Nyiedho ok tek, ok otek en mana tich mayot, to ng'eny ji neno ga otek to anto ok otekna en tich mang'eyo kendo ahero ahinya. Koro en mana ler emiketo mbele, to mo be igwelo to iwiro to inyiedho to. To bo kapok inyiedho, iketo nyaroya ywayo monde matin mondo o oluong chak machiegni eka idhi nyiedho.

Pith mar gwen nigi ohala ahinya kendo magi e tich matinde ji odonje, ji tinde ok rit mondo ondikgi. I ibedo abeda kendi to imanyo mana kaka inyalo rito gwenni maber, to tich mar gwen nigi ohala, kendo samoro kichako pidhogi ka tindo kamae, inyioegi kata gi mia achiel. Kisenyieo gi mia achiel gweno matin kamae to in idhi ketogi, to ilo kisesolo ot maber, imanyo mana kaka imiyogi chiem. To kiseolo negi chiemo niketonegi liet ma maber, to ineno mana ka gidhi kora kora ma gimedre magibet madongo. To ineno ka gweno achiel ma ma kamae magi mok nyaluo ka. Koro mok nyaluo kmae gweno achiel maduong' iuse ga siling' mia ang'wen prabich. Koro ineno ka ich iyudo ohala nikech ninyiewe mia achiel, to in ichole mochopo mia ang'wen prabich. Koro magi e tich ma ti jidonje kendo magi e gik makiloso miketo kanyo to in inyalo bet abeta to omendani donjo, to be ichiemo achiema. Ok ochuno nyaka iti tije matekgo mana ipitho mana kamae to omenda donjo adonja ei simbi kata ke kata ka en mar lwedo, to omenda mar lwedo donja donja. Magi e tije matinde ji thoro donje mana ka isebedo gi o.

Magi gin laktar, kendo aneno ka jopuonjre mang'eny nikae, to dak laktar maduong' be nikae. Koro jopuonjre gi nitiere kaka gidhiga sama gisomo cha nitiere ndalo ma imiyo gi ma gin be gidhi e osuptende madongo dongo mondo gine kaka tich itimo kopogore gi mar sikul mipuonjo gi cha. Koro diere ma gibiro ga e osuptal kamae, to ineno ga ka laktar maduong' wuotho kodgi to nyisogi gik moko e wang'gi, gik monego obed ni gitimoga ka gin gi jatuo. Gini en gima maber nikech ineno kaka sama ipuonjo gi to gineno ni to miyo gimedo mako piyo gima onyisgi nikech tij thieth to en tich matek ahinya, kendo en tich ma ji mang'eny oluoro ga nikech ngima ng'ato, iketoga e lweti. Koro kosetang' negi kama ma onyisgi gi wang' kendo kaka iyang'o ng'ato kamae, to ineno kaka gin gidhi mako piyo nikech, ka opogore gi mar sikul ka oteri e sikul to konyisi anyisa, ok inyal mako samoro maber kata nyalo kaloni akal lakini kineno kamae, ka itimo kamae ng'ato owuon, to idhi mako piyo nikech gima ng'ato oneno ok olal, kendo gima ng'ato ng'ato oneno wiye ok nyal wilgodo. Koro mano e gima aneno kae, to aneno ka be gimor nikech giwinjo gima inyisogi.

Tij pith mar jamni ber kendo jo ng'ama oketo dhok e dalane en ng'at mochanore, kendo nigi omenda mochung' achung'a mo mantie ewi dhiang' mopidhono. Kendo tij pith mar dhiang' oselokore kineno ni chon jopith dhiang', negi pidha pidha dhiang' to giketa keta kanyo nikech nikao ni ng'ama opidho dhok mang'eny ne en ng'ama ngimane ochanore kendo en ng'ama nigi omenda ahinya. To tinde jopith dhiang' ji pidho dhiang' laki to kata kamano ineno ka thothgi jok mopidho dhiang' ng'enyne phidho dhiang' mana ne yor usogi kata ne yor ketogi mana e dalane kanyo. Koro sani be bech dhiang' oseidho kendo joma uso dhiang' yudo omenda mang'eny ahinya nikech chon bech dhiang' ne nipiny to tinde bech dhiang' nimalo, koro inenoni mondo ng'at achiel onyieu dhiang' oket dalane, to nyaka oti gi omenda mang'eny ma ma an rom gi dhiang' ma odhi kaono. Koro en tich maber kendo dhok ok we mondo odhodh adhodha kamae, iwe manaa dhoth matin to modong inyiedho. Ng'enyne imiyogi mana chiemo ka gin dhok ma pod a matindo tindo, imiyogi mana chiemo to ok we gi dhodhi, gidhoth mana ma.

Mae e chiemo ma jamni mopogore opogore ohero chamo ahinya. To tij tero chiemoni ok en tich matek ahinya nikech kiseyudo japur mo oketonigi maber, to in idhi adhiya gi gachi kamae to idhi nyieo gi. To kise geri kisebedo gi gari to inbe kisedhi miwaro mang'eny kamae, to inbe idhi uso ne ji ne jopur manie alworani mopogore opogore ma dwaro chiemb jamni gi, to idhi nyie idhi use negi, to nyaka iket e omenda moro matin e wiye kanyo ma inbe ka an idonjo e odi to iyudo kaka jodi be chiemo, to kaka inyalo timo tije gigi mag odi gi nyithindi ma nyalo tiyo gi omenda. Koro tijni ok tek kendo an anyalo jiwo ji mondo otime atime nikech onge tich ma onge ohala. Tije te nitie gima nyaka ng'at ma wuon time no, ntie kaka oyude ohala nikech mondo ine ka ng'ato sik e tije kamano nitie gima tijno miye. Onge ng'ama nyalo tiyo to pile pile ok onge yuto ma oyudo. Koro kata kamano, tijni ji mang'eny ti odonje kendo ji ofwenye nikech en tich maber ma onge asara nikech gigi kata kiseketo odi kacha ka pok iyudo ja nyieo, ok en gima dhi kethore. En gima siko asika kanyo to ok okethre to kata kamano en tich maber kendo anyalo jiwo ji.

Mae en chiemo ma jamni ma opogore opogore ohero chamo ahinya. To tij tero chiemoni ok en tich matek ahinya nikech ka iseyudo japur ma oketoni gi maber, to in idhi adhiya gi gacjhi kamae to idhi nyiewogi. To ka isebedo gi gari, to in be ka isedhi ma iwaro mang'eny kamae to in be idhi uso ne jopur manie aluorani mopogore opogore madwaro chiemb jamni gi to idhi uso negi to nyaka iket omenda moro matin ewiye kanyo ma inbe ka ang' idonjo eodi to iyudo kaka joodi be chiemo to kaka inyalo timo tije giki mag odi gi nyithindi manyalo tiyo gi omenda. Koro tijni ok tek kendo an anyalo jiwo ji mondo otim atima nikech onge tich maonge ohala, tije te nitie gima nyaka ng'at ma wuon timeno nitie kaka oyude ohala nikech mondo ine ng'ato sik e tije kamano, nitie gima tijeno miye. Onge ng'ama nyalo tiyo to pile pile onge yuto moyudo. Koro katakamano tijni ji mang’eny ti odonje kendo ji ofuenye nikech en tich maber ma onge asara nikech gigi kagiseketo eodi kacha, kapok iyudo janyiewo, ok en gima dhi kethore. En gima siko asika kanyo to ok kethre to kata kamano, en tich maber kendo nyalo jiwo ji

Mokuongo faras en gima nengone tek ahinya. En gima ji mang'eny ok opidhe nikech nengone tek. Mondo mi inyieu anyiewa achiel ichun kanyo, to dhi chuno ni itiyo gi omenda mang'eny, to ng'eny ji fwadhore ok ginyal nyieo. Ji thoro pidho mana dhok, gi rombe gi gwen ahinya. To pok gifwenyo ni pith faras ber but lakini ji ok time nikech nengone tek. Koro an gima aneno kae aneno kaka gari mobironi chal ka gima obiro nyieo faras, obiro kawe mondo otere, to aneno ka gichiemo maber kendo gichal faras modak e ngima maber newach olworgi alwora gi chiemo te. To kata kamano an awuon anyalo gomdo pidhogi nikech kasepidhogi ma kata ka onyuol na, to aneno kaka chunya dhi mor nikech mondo mi ause adhi ti adhi yudo omenda mang'eny. Koro en gima ber kendo en gima rito mwandu, nikech nengome tek to yude be tek to ji mang'eny onge kode. To be ji oere mang'eny nikech en gima ka ng'ato nogodo, nyiso ni ngimani ber kendo nyiso ni in gi omenda, nikech mondo mi ibed kode mirite ma obed maduong' kamae, chuno ni idhi tiyo gi omenda mang'eny ahinya nikech gin be ok gicham achama chiemo moro amora, nitie mana chiembgi ma gichamo. Koro pidho gi nyaka ibed ng'ama nigi omenda.

Mokuongo aneno ka gik ma opidhi , mane oket kothgi osechako golo itgi. Pith ok tek nikech in idhi kawo akawa gunia kaka okawni to ichungo lowo maber, to iketo manyiwa to kiseketo kodhi to ikiro pi. To en tich ma kiseketo gigo te to idhi ibet abéta to irito koro in tiji en mana olo pi to irito mondo kodhi owuogi mondo kodhi ogol ite, kata kamano kosegolo ite kaka magi ogologi, chuno ni kendo ang' nigol gi e ogunia kamano kendo idhi duokogi e puodho. kose golgi e gunia kama kaka gisegolo itgi ni to koro kosekuny puodho maduong' ma oseket manyiwa ma oseole pi, to idhi gologi idhi gologi gi tiendgi to ichuoyo ipuodho. Ka isechuoyo ipuodho be to imedo ameda rito, ka gisemedo to idhi doyo puodho ka isedoyo puodho ma puodho dong' maler ma iwe mana giki ma idwaro e puodho kanyo, isegolo gik ma ok dwar e puodho to ka gik mipidhogi osebedo maduong' to koro irito arita keyo. Keyo be ok tek ahinya, idhi golo mana giki ma osegolo chiemo makoro idwa kata inyalo tiyo godo eyor usogi, ama inyalo tiyo kode eyor odi e chiemo. mano tijni ok tek.

Mokuongo an natimo tijni to ne atime e lo marach. Ne tich tij pur be nyaka ing'i lo midhi pidhe, nikech an napidhe yor kano koni to ndalo mane pi nowuok ma pi opong'o puodho, to odumba nokoti kendo nowang'. Kendo nelitna ahinya nikech natiyo gi omenda mang'eny mondo mi apur oduma ma aket e puodho. To kata kamano, osiepe ga moko be tiyoga tij pith, kendo gin gipighe e lo maber, yo maseno koni, kendo gineno aneno kagipitho to oduma wuokne gi madongo dongo, kendo miya mor nikech kiseyudo kamano to omendani mane itiyogodo e yor pur te dhi duogo. Kata tijni in iwuon, kata ka okinyal time ka idich ki in ng'ama tiyo pile pile, inyalo ndiko joma puroni, to kasige puroni to gidi keto kodhi, to koro in iluwa luwa puothi to ing'iyo ka be gitiyo maber, to imanya manya jo doyo to irita rita ma kodhi obet maduong' ma iyud oduma. Oiduma be kiseyudo inyalo uso ama kata inyalo ketogi e hodi, irita rita in koro ok irundi in idhi rega rega to imanya manya nyalot moro gi chiembi, to itedo ateda. Koro en tich maber kendo an anyalo nuoyo time to abomanyo mana lo maber ma atimie. Okitim.

Jamni ni iluonge ni rombo. Kendo othoro yudore e aluorana kae nikech en gima beche ok tek ahinya, en mana elufe matin kendo ng'ato nyalo nyiewe piyo mondo opidhe. Mokuongo inyalo pidhe to irwe ikawo madhako gi madichuo to iriwogi kamoro achiel to ineno ka ginyalo nyuoloni kendo nyirombe moko matindo. Ginyuolo rombo matindo to kendo gin be ipidho, to inyalo tiyo ji thoro usogi nikech ring gi be mit. Ithoro usgi ahinya ka osebedo madit ma odit ahinya to itere atera e chiro to iuse. To ithoro bulgi, inyalo bule, to inyalo chielebe maonge sup kata gi sup. Kendo ringe mit kendo liwliw kendo ji ohero ahinya kata kamano inya iusogi be to kata ring gi be ma okoni ka ose lir maber to itiyo godo eyor loso bul, itiyo godo eyor loso lep lewni mane ji rwako chon ka ji dhi kata miel kumoro manyiso kaka Kenya machon. Mago e yore ma ithoro ti kode e aluora na kae kendo tich ma itiyo kode ber.

Kambi ma jogi ochung'e maloso gikgi ni, mokuongo en kod nengo, nikech en ot moger maduong' to gedo gedo nyaka ng'ato ti gi omenda. Mondo mi iger ot machung' ma maduong' kamae ma ber kamae, itiyo gi omenda mang'eny ma ma ichulogo jagedo mogedoni kamae. Kata kamano ndiko jitich machako tiyoni, itiyo gomenda nikech mondo mi iluong jatich ma mabi ma i otimni ne penjo ma ipenjoga ji kapok ondiki, to ubotiyo gomenda nikech kel mondo mi olos ot ma udhi time penj, nyaka iti gomenda. Ndiko ng'ato be nyaka iti gomenda. To kata kamano, gikwa ma obo maber ma oselosigi ma ida ter e use gi, magi mondo mi ilosgi ma ibogi kamae, to nyaka iti gomenda nikech gimoro amora kidwa chako ohala, nyaka ibed ng'ama nigi omenda ma indiko piny, ming'eni omendani dhi dhi koni kendo mae dhi dhi e yor ng'ieo gik mwatiyogo mondo mi wamed yudo yutowa ka wadhi uso e chirni. Gigo te nitie kod nengo ahinya kendo nyaka iti gi omenda, onge gima dhi biro mayot, kendo ohala tek, kata kamano inyalo podho, to pod an imany mana omendani mane ikano cha ema an ichung godo ohandi.